Kĩbungo kĩa o mwaka kĩa ũkũrũ na mũigana wakĩo, ũhũthĩri wa mbia harĩ ũigĩthia wa mũingĩ harĩ mĩbango na ũmenyereri ũrĩa ũrenda harĩ mũbango wa ngathĩ-inĩ mwanya mwanya kana matĩna mwanya, nĩguo hatigakorwo na ũtiganu ũrĩa wetereirwo. Mahũthĩro ma mbeca cia ũkũria iria cigĩtwo keheri-inĩ cirĩ cia gwaka manyũmba ma gũikara kana obici, mahũthĩro ma obici harĩ ũgũri na ũramati wa obici. Ũgũri wa indo cia gũikara ihinda iraihu ta mĩtambo ya kũhũra mwaki wa thitima, maaĩ na mĩtambo ya ũkinyanĩria. Mwaka wa mbeca kuma mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na kenda nginya mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na inya.

Atĩ nohote kũgũra kĩndũ kana indo ona ndĩ kũraihu na ndũnyũ ya indo iria ndĩrenda, na cicoke kũrehwo harĩa ndĩĩ , na ciĩkĩrwo ũrĩa ndĩrenda kũringana na mahũthĩro makwa. Kũhonokia mathaa na mahinda makwa. Kũreherwo indo nĩ mũndũ wĩna ũmenyo wa indo iria niĩ ndĩrenda. Ũmenyereri wa indo na mũtabarĩre mwega citigathũke. Ona ingĩgũra kĩndũ mabũrũri ma mũrĩmo, no cikũnginyĩra na njĩra ĩgwete na mũtabarĩre wa igũrũ.

Nĩ ahũri a biacara nini arĩa moĩkaine ta endia a kũrũra, kana endia a mĩarĩro, magĩteng’erio nĩ thigari cia kauntĩ, iria cikoragwo ciũkĩte kũmenya arĩa marĩhĩte magoti ma kauntĩ, na arĩa matakoragwo marĩhĩte nĩo makoragwo marĩ a kũũra mona thigari ici cia kauntĩ. Nĩ ũndũ wĩyumĩragia kũrĩa thoko cirĩ nini, citangĩhota gũkinyĩrĩria kana kũhota gũkorwo na wũingĩ wa endia handũ hamwe, macũngĩrĩro makoragwo gũũka matuka-inĩ, kana mabarabara-inĩ ma taũni, na mona thigari cia kauntĩ nĩkĩo moraga.

Nyama ĩmenyagĩrĩrwo na gwakĩrwo handũ hatheru, handũ hena gĩcicio, handũ harĩhotaga gũthambĩka o mũthenya mũthenya. Na ĩngĩikara thikũ nyingĩ makĩria mathikũ ithatũ, ũguũ, nĩ yagĩrĩirwo kũigwo handũ hena mbarabu na mbarabu kwa ũingĩ, tondũ ndĩendaga ũrugarĩ. Ĩngĩgĩa ũrugarĩ nĩgũthũka ĩthũkaga, na ndĩngĩkorwo ĩna ũguni harĩ mũndũ.

Nĩ ũhũthĩri wa mohoro na ũkinyanĩria wa thirikari nĩguo kũhũthia motungata ma gĩthirikari kũrĩ mũingĩ. Motungata maya nĩ ta ahũri a biacara kũhota kũrĩha revenue na njĩra huthũ na ya narua, kũrĩha magoti, ibandĩ cia kĩrĩu iria cirĩ na kĩrore gĩa gĩtekinoronjĩ, nacihotithagia kweheria ũhũthĩri wa maratathi maingĩ na kũhonokia mahinda. Ũigi wa bairo cia magoti-inĩ na njĩra hũthũ na kũrĩha baĩni iria mũndũ etagio igoti-inĩ. Njĩra huthũ ya kuona kandi cia gũciarwo kũhonokia mahinda na mĩgendere mũndũ agĩthiĩ gwetha motungata ma thirikari marĩa kaingĩ makoragwo kũraihu na mũingĩ ũrĩa ũrabatara. Kũrehe waragania na kweheria ungumania. Ũkũria wa wonjoria ũtonga wa thirikari na gũthondeka mawĩra mega. Kũhota gukinyĩra motungata ma thirikari ta rũhonge rwa ũkui na ũgitĩri rũhonge rwa ũthuthuria na ciĩko cia wĩkinaĩ rũhonge rwa kũrĩha magoti rũhonge rwa mendekithia ma maũhiki, rũhonge rwa andũ arĩa maciaragwo na mawathe, rũhonge rwa borithi motungata ma gĩthirikari matũra-inĩ na mangĩ maingĩ.